Kamatik oleo chebo lagok komoingen komonutietab chekab kina ako nyolu kinet kwonyik kororoninfi nebo kochuchun lakwet chekab kina, kororonindo nebo chekab kina kotoreti lagok chemengech anan chererok kokochin kimnotet borto neimuche koteren anan koonda mionuokik en boruekiak, chekab kina kotindo kit aketugul nemokyingee lagok en kasarta neechekitu icheget, chekab kina koraa kotoreti kotech borto nebo lakwet nemingin, ak koraa chekab kina komiten en burkeyet nekararan nenyoljin lakwet nemingin.

En kasari kimiten koba kamanut koba kamatik anan kwonyik sipitali asikopit kepiman icheget ssikonai angotko nyigis. En keny ko kimiten oratinwek che ibaru kele nyigis chito. En kasarta ne nyigis chito koname kokase ko kachariren ak en kasarwek chekatakoname koimuch kongungu ak kogase komakararan borto. Mising ko en saisiek chebo subui ak kongete kora kongututo en age kora. Ak kenyoru chito neu noto kora koame menet. Ametab menet ko kabarunet agenge neibaru kele nyigis chichon ak kikiboisien notok kenai kele nyigis chito . Kingoam menet kenoe.

biik chetindoo kewelutik en borweek chwaak iih konyolu kegeer kele kogigochi ribseet mising en ngaleek cheeu chebo konyoiseet, en abokoraa bichuton olon tindoo koimutik chebo myonweek konyoru kewelinweek asigobiit konyoor koinyoiset amuun moimuche alaak kobendaat, ko alak komosweitoo alak iih komogose ak noton neyoe kouuit konyoor konyoiseet icheget, en chito nemogere kouii koit inendet ketesyeet ab koinyoiseet, ko koraa icheget chemoimuche kobendaat kouii konyoor koinyoiseet icheget en ketesosyeek chegikoitoen kerichek choton koyoen kogeweliit boisheet ab.

biik oleoo chebooryonchin anaan chebune uinweek cheeu chebo myonwogiik ab kabwotutik, ko imuch konyoor toretet kobuun alaan netaa kibagenge ak bii, myondo ab kobwotutik iih koibu tuguuk cheterter, imuuch oloon kagiimge koimuch konaam myondo ab kobwotutik, ak ole imuuch kebosten myondo ab kobwotutik ko kegeer kele kagingalal ak bichuton en kibagenge asigobiit koboiboitun ak kogeer ak konai koraa kole mogiimenge tuguk chebo emoni ngalalet iih kotoreti koboos koimutik chetindo chi, angebaibait olon kingololi kotoreti koboos myondo ab kobwotutik

En koret ne ayabu komiten banganutik ak aroritik che kikinde asikeger kele kakitoreten biik chetindo miondab kabwatutik. Biik cheuchuton kimuti koba kobur ak biik asikopit komager kokakotaban icheget. Choton ko alak en banganutik che kiyoe asikopit kebos miandap kabwatutik. Kit age kora ko keyochi ngalalet bichoton ichegen korok ak kearorchi tuguk chenyalu koistoeng ak boisionik che nyalu koker kole kayai. En biik cheu chuton konyalu koyai masoesi nebo borto asigopit koger kole kabosok ngalekab miandab kabwatutik.

boisheet ab simoit en ribeet ab kee kogararan kot miising ak miteen kelchinoik chegenyoru ingeboishen bongonutik ab simoit en ribeet ab kee, kararan simoit amuun kiit neimuch geiboot ak kigotoret biik eleoo en ribeet ab kee, oloon imiten en komosta nemomiten kalyeet ko imuch icheng chito iboishen simoiit ak iarorchi koimutik iih cheibune ko imuch kotoretin,

En sobet nebo inguni anan somanetab kasari kosubke ak somanet komiten tuguk chekoromen anan kewelunwek chebune kipsomaninik kosubke ak somanet nebo soet. Agenge en choton ko miten chemuch komatindoi simoisiek cheboisien. Alak ko motindoi kimnatet nebo sitimet. koyae noto kowelit boisiet nebo somanetab soet. Kararan somanet nebo soet kora amun nyorchinge kipsomaninik ngomnatet nekimakyinge en komoswek che kiyoen boisionik anan ndonyoisiek chebo boisioni. Kararan boisietab soet amun nyorchinge biik mulotyet nekimak.

En konekit kokomwa serikalit akobo ng'alekab sipitalishek en kerenyun komamiten kasishek kong'emei mising' sobetab neranik olon mamiten boishonik emet cheoen neranik kasit koyoei neranik koyait boishonik alak chemanyolunotin muuch kochutchin neranik boishetab kerichek cheibu bokitet asikobit kobosen icheget kaimutik anan tukuk chebunu icheget chebo kabwatutik kora imuuch konaam neranik boishet nebo choriset amun mamiten boishonik ak kora koimuuch neranik koyait boishonik alak chemanyolu amun matindoi boishonik cheyoei ichek

En kokwotinwek chok kemokchinigei sitimok ak oratinwek asikobit kisuldaen boishonik chok chebo atkan tugul olon miten ortinwek chekororon ko imuuch komandaen temik rurutik kwak komamiten koimset agetugul nebunei icheget kararan olon miten ortinwek chekororon en kokwet amun mondoi tukuk ak keibu tukuk chekoron kosir olon yachen ortinwek boishet age nekararan ko nebo sitimet kararan sitimet amun kiyoe boishonik chechang' chekororon imuuch keboishen sitimet kekweng'ishen koboishen kora sitimet eng' boishonik chechang' en kaa cheu chebo kechoben amitwokik ak imuch kora kebirunen

En kasari kimiten ko chang' boishonik chetesen tai biik en simoishekwak ak kerei icheget koalchini rapishek cheiboishen en simoit koui kot mising' noton neyoei biik chechang' kocham boishet nebo WiFi, WiFi asikobit kenyor keolen rapishek chemiten ng'weny ako imuchei iboishen en kasarta nekoi miten oliet nebo WiFi en kamuketab chin miten kong'ete siling' somok miten chebo siling' muut miten chebo siling' taman tiptem akoi konom akotestai kou noto ko noton nikikocham biik ako mabeku olon kaiyal akoi kobel kasarta nekikeale kicham biik koboishen WiFi amun boishen kokeren tukuk chetese tai en emet

En emoninyon bo Kenya kotomiten ng'weny boishonikab kanyaiset en komoswek cheterter noton amune nikikoyai biik chechang' kokochin konunutoik komoswek chebo tililindo anan sipitalishek choto cheikochin konunutoik ko kipakengeishek che imuuch kokoitoi toretoshek kokikoker kole kararan angikoito konunutoik koityi biikab tililindo amu yoei boishet nekararan akoimei roritikab tukuk ko noton kakikochin konunutoik chetoretin konyonei biik cho imuuch komaimuchei kipakengeishek alak kora cheikoitoi toretoshek ko imuch ko kipakengeishek cheu chebo kimurtoiyot nebirir kotam kokoini konunutoik sipitalishek

olon kowo chii kotaab konyoiset anan ketesheet neigoitoo konyoiseet komiten katit negegonu kikochin chii nemyoni, katit noton koiboru kaineet ab chito ak koboru kole myondo ainoon negotindoo ak kerichek achon chegogigochi, katit nongigochin chito kobo komonuut olon kewe keteshoot noton bo koinyoiset en kasarta age, kototun kegere kele kiraan inyone en kasarta age kotoreti ofisaek ab konyoiseet anan takitariek kogeer ak konai kole kerichek achon chegegonin en kasarta negewe kokeny, kararn koraa katit noton amuun iboru kele kenyoru koinyoiseet ak imuch ibarte koraa en kasarta netai iwendii

Eng' kerenyun kosupkei ak ole yoto konyoik boishet agere ale tos nyolu en kayoek koger kole karutechi biik en korikwak asikobit kokochi toretet nenyolu nebo kanyaiset ako manyalu kokoto kanyaiset kityo en korikab kanyaiset amun mitein biik chematindoi kamuget koba kotkoit ketesioshek chekikoitoe kanyaiset ko kit nekararan kokoba ofisaekab kanyaiset korutechi biik chemyondos eng' korikwak asikobit kotoret kokoch kanyaiset nenyolu

Ololon tindoi chi miandab maleria anan neguren biik alak miandab eset komiten kabarunoik che ibaru chi kenoe kele tindoi chichiton miondo nebo makeria. Miondo nebo maleria korok ko reu tiondo ne keguren umbu, olan kasus chito. Kabarunoikab miani ko kase chito ko kaetyi mat en borto ak kogase ko kaitit. En biik alak kora ko imuch kongungu kenoe kele miani chichon miondo nebo malaria ak nyalu kowakochengchike inendet konyoiset. Tuguk che nyalu keyai asigopit komanamech miondo nebo maleria ko kekerer kele kakiru en orititab netit ne kikirut ak ketumnde beek chon teremse en korgotik en kaa anan ko murat

Boisionik kab somanet en emenyon bo Kenya ko chkararan kot missing emenyon ih nebo Kenya. Ak nyolu keker kele kakiyai ortinuek tugul sikobit ih konyorchike kibsomaninik somanet en kakmasuek tugul. Che bo emooni. Kararan boisionik chebo somanet amuun nyorunen emet bik che en kenyisiek chemiten tai. Miten ortinuek ih chei much keboisien siketoret kipsomani Nik konyor somanet nekerke. Agenge en ortinuek choton ih ko kiregunen alit nebo rabisiek chelubani sikik ih chebo somanet akeker kele kakirib somanet nebo buch en sugulisiek tugul. Akotoret amituogik sugul konaton neyae konyor kibsomaninik somanet nekerke.